Ka idwaro pidho kodhi mar alot to mokwongo ibiro loso kanyono ma ida pidhoe puodho. Ibiro puro ka itiyo kod jembe kata ka itiyo kod kwerni mar dhok, bang'e ibiro keto mbolea ma igolo e dipo kata ma inyieo e duka. Bang' mano ibiro olo pi mondo omi lowo obed kod gigo duto madwarore mondo omi kodhi oti. Maluo mano to ibiro keto kodhi e i lo kendo ibrobedo ka iolo pi odiochieng kodiochieng' gokinyi kod godhiambo mondo omi kodhi oyud pi ma ginyalo dongogodo. Bang' ndalo mathin to kodhi biro ti ka giwuok e i lo kagin kod rangi maralum kaka alot manyien.

Gedo ma dho ngere dendo ni Vasco Dagama Pillar en gino ma oger kata kido ma oger e piny mar Malindi mondo mi obed kaka rapar kuom jogo duto manenitie chon kendo nokelo weche mag somo kata weche mag ng'eyo Nyasaye. Kaachiel kod mano, machielo kata gedo m,achielo en Fort Jesus mane oger endalo machon mane nitere lwenje, ne itiyo kode kaka kar geng'ruok mondo mi jomonj kik yud jolueny mane tiyo e lueny. Mogik, gigi kata gedoni yudore e pinje mag jok mawacho dhok mar Kiswahili kaachiel kod mano gisebedo kaka gigo duto mayuayo welo moa e pinje maoko

Mondo omi ilos mula obed maler bang' kunye ka oa e bwo lowo to ibirorege mathindothindo aeto bang'e ibiro soye e ogunde kasto e gige kano pi kaka agulni mankod pi. Ibiro luoko mula mosmos kendo ka ilokogi koa e agulu achiel kendo ka iketo e agulu machielo. Yorni inyal tigo bende e luoko gikmoko machielo kata ka ida gudo kite ma igerogodo ute kata gino ma dho ngere dendo ni tiles ma iketo e dier ot mondo omi gimok malong'o. Ma en yo ma osebed kitiyogodo kuom ndalo mang'eny kendo en yorno mayot nikech okodwar pesa mang'eny.

Kar jot mar jatend piny en kanyono ma ochiel kod kidi kendo oket e aluora marabora ahinya ma oger gi kidi ma ng'ato ang'ata manyalo temo mondo mi omonj kama chal kod mae ok nyal chope. Kama chielo nitiere bendera ma iketo mar pinyno kaka bendera mar piny mar Kenya manyiso ni kanyo en kar sirkal kata kanyono majotije sirkal odakie kata tiyoe. Machielo kama chalo kama kata aluora machalo kama ikete arita manimalo ahinya kendo mana jotije duto mag sirkal kende ema nyalo donjoe.

Ka ineno ranyisi ma ogor e picha mar dhano kendo ondik gi dho ngere ni nature walk ma dholuo nyalo dendo ni wuotho e bungu. Kamachielo ma en kama olos makar kende kata ei bungu man kod yore ma olosi ma ng'ato ang'ata kata jogo duto manie keny ma oherore nyalo dhi kendo ginyalo neno ka gipuoyo gigo duto manie bungu. Ginyalo neno yiende mopogore opogore ma jo sayans osetimo nonro kendo ose chiwo nyingegi kata mago duto ma Nyasaye ne ochweyo kendo ondik e Muma

Ne ng'ato ang'ata man kod penjo ma onyalo penjo jogo duto matimo tiegruok ma oa e kembe ma rito ngima ji ma idendo ni m-tiba, kendo machielo ma dho ngere dendo ni Jubilee Insurance to inyalo manyogi e ofisegi kata odhi e kuonde tiegruok ma olos makende. Mondo mi oyud duoko duto mag gigo duto ma digomb mondo mi ong'e, kaachiel kod mano, jo rito ngimagi rito gik mang'eny kaka ajali manyalo timore ne nyamburko kata ngima mar ng'ato ka odi e osiptal kendo gitimo chudo e dwe ka dwe

Mama mane ong'ere kaka Wangare Mathai ne en miyo ma ne ong'ere kuom pidho yien kendo keto aluora obed maler kendo rito gigo duto ma wan godo. Ne oteloe kendo ne oyomboe tije duto ma itimoe pidho yien kata ne okwero ji e yorego duto mar ng'ado yien mondo mi kik oket aluorawa obed marach kata ma otuo kaonge pi.

Jo piny osebedo kadhi e ng'anyo odiechieng' ka odiechieng', nikech sirkal osebedo kaok chop duaro duto ma jopiny duaro kata mane gisingo mar chopo ekinde duto mane gikuayo jopiny mondo mi omigi kura. Kaachiel kod mano, weche gi osekelo nek mang'eny nikech polise osebedo ka tiyo gi gige lweny magin godo ka ginego jopiny kendo wang' jowi duto kaachiel kod redio osebed ka igeng'o mondo mi kik ginyis jopiny gigo duto matimore e aluoragi. Ma osene katimore epinje kata gwenge mopogore opogore e pinyno kaka mar Kenya kod Rwanda.

Paw ndege nikod jotije mopogore opogore kaka jogo duto mariembo ndege mafuyo ekor yamo, kaachiel kod mano, nitiere nyiri ma odusore kendo mabeyo beyo manikod tich mar miyo jogo duto manie ndege kony moro amora magiduaro seche duto ma giwuotho kagitiyo kod ndege. Ginyalo chiwo chiemo, ginyalo chiwo luoko kata chiwo kony mar thieth ne jowuoth duto ma otiyo kod ndege. Kama chielo giruako lewni machalre mondo omi bagni kik bedi sano maji nie wuoth.